Kaendi wan tiere kod olemo mano mool piny, olemoni en olemo ma osechiek ma nyiso ni kinde en mage mag kae osechopo kendo oseromo. Olemoni en olemo mano ma pod ngimane ler kendo ober ma koka ma chalo mana gima koka ogolie e puodho kata kama ne opidhie. Ekar kaendi kama oole olemoni, olemoni ochalo olemo mar nyanya, to kama ooleni en kambi mano ma otere kata ma okele mondo mi kane kata lose kata los kode gimoro machielo. Kambi ni endi chalo kambi ma nyalo bedo ni tiyo kod nyanya e loso gik moko ma itiyo godo kata mana e kuonde tedo kata mana kaka kar tedo gigo ma ichamo to gi mamoko. Koro maendi en nyanya ma osegolie puodho, kendo ma ochiek mikae to okele e kambi mar mondo mi timne loso moro amora, kata los godo gino ma inyalo ti godo ka owuok kuom nyanya.